Indo irĩa tũngĩhũthĩra gũthondeka mborera mũciĩ-inĩ gwaka, wa mbere nĩ kũrĩ makoro ma ma kĩrĩa ma ma indo ta waru ũguo, gĩko kĩa riko-inĩ ũguo. Rĩngĩ twahata riko rĩkĩrĩ na makoro, makoro ma waru, makoro ma matunda, macio nĩmo tũhũthagĩra kaingĩ, tũgathiĩ tũkamaiganĩrĩra handũ hamwe ũguo. Ona ningĩ rĩrĩa tũratua mahuti ũguo, ũgakora mahuti marĩa maitangĩka kũu mũgũnda, nĩ tũmarogotaga, mabebe ũguo. Ona ningĩ nĩ kũrĩ indo ta mũhu, mũhu wa riko-inĩ, nĩ tũhũthagĩra mũhu nĩ mwega mũno na na na gwĩkĩra ho na ũnoru wa mũgũnda, ĩĩ na nĩ tũrĩ nginya tĩĩri wa mũgũnda. Koguo ũkoraga kaingĩ tũrahũthĩra rĩrĩ, irio irĩa irio irĩa ningĩ twatigaria tũgaciita o hau ũguo, makoro ma riko-inĩ tũkamaiga o hau ũguo. Twathi mũgũnda tũatua mabebe, kana rĩngĩ ma mĩrĩo ya waru, na ningĩ mahuti marĩa maitangĩkĩte kũu ũguo thĩ, nĩ tũmarogotaga na nyeki ĩrĩa nyũmũ, tũkamĩrogota yo nĩyo ĩhũthĩka kũhumbĩra harĩa ũguo igũrũ ũguo. Ũguo ũkoraga kaingĩ, twambagĩrĩra gũkũ ũguo na tĩĩri wa mũgũnda nĩ tũ ũhũthagĩra bando. Ũkoraga irima rĩa mborera, rĩna gĩko kĩa riko-inĩ, rĩu macio nĩ ta mahuti ma riko-inĩ, rĩna mahuti ma mũgũnda, rĩna mũhu ũguo, wĩna tĩĩri wa mũgũnda, na ningĩ tũgacoka nĩ tũrengaga nyeki ĩrĩa nyũmũ, ĩyo nĩ tũmĩhũthagĩra.

kaingĩ ũkoraga rĩrĩa twaiga wega irio, irio icio-rĩ nĩcihotaga gũikara wega handũ na ihinda inene, alafu cigũikara ũndũ citegũthũka, ũgakora andũ nĩmaracihũthira nĩ magacirĩa wega, koguo gũtigũkorwo na kwanangwo kwa irio ikĩringithanio na hingo ĩria tũtanaiga irio icio wega. Rĩngĩ cikagomerwo nĩ tũtambi ũguo na tũnyamũ tũngĩ ũguo, ũgakora irio icio nĩcia thũka, na rĩrĩa cigũthũka andũ matigũciria, ningĩ rĩrĩa tuoka kũrĩ ũkui, ũkoraga kaingĩ rĩrĩa rĩngĩ indo ciakuo ũru cigathiĩ cikĩringithagio nĩcigĩaga na tũronda, tũronda tũu nĩtũtũmaga tũnyamũ tũtambi tũingĩre kũu thĩiniĩ nĩ tũgatuika twa gũthũkia irio icio, na hĩndĩ ĩrĩa irio icio ciathũkio citingĩrĩo, koguo citũmaga nĩ kĩrĩa gĩcũngagĩrĩrĩa ũhoro ũcio nĩ wanangi wa irio na rĩrĩa irio cikwanagwo, irio icio nĩtagũteyo citeagwo, na ciateyo gũtirĩ hĩndĩ cingĩkwo, gũtirĩ hĩndĩ cigĩcoka kũguo irio icio nociteirwo. Ũguo rĩrĩa twaiga irio wega ũkoraga ningĩ gũtirĩ na ũtei wa irio, na rĩngi ĩrio icio nĩ cikarĩte ihinda inene andũ magĩciria na gũkaga wanangi wa irio. Koguo rĩrĩa twaiga irio wega, citigũthũka, nĩ rĩrĩa twacitwara wega citikũringithio, citikũgia na ironda, na citikũhana ũru.

Kaĩngĩ ũkoraga rĩrĩa kwĩna cĩũngano ũguo, mokaga ta mũthenya wa mbere macagũrĩte andũ arĩa megwĩka atĩ andũ arĩa mekũharĩrĩria irio ũgakora nĩmathambia indo, irio icio ciao magatwĩka gũcithambia okorwo nĩ matunda magathambia wega na maĩ , maĩ rita ria mbere magacoka ningĩ magakamũrwo rita ria kerĩ, magacoka magacitinangĩrĩa tũthaburia-inĩ tũtherũ ũguo, ũgacoka ũgakora nĩngĩ mũthenya ũcio wa kerĩ, andũ acio angĩ gakundi kau kangĩ nĩmathambia indo ta mathaburia ũguo, okorwo nĩ kĩndũ ta njũgũ irathurwo, irathurwo oharia citherete, okorwo nĩ minji irahuhwo, okorwo nĩ mũcere, rĩko rĩao nĩ itheru, indo ciao nĩ theru, nĩmathambia indo ciao rĩu ũgakora gũtirĩ marahutania, ningĩ makĩruga nĩmakunĩkĩirie indo icio ciao na mabati, kwa ũguo gũtĩrĩ indo ta tũtambi tũngĩingĩra kũũ thĩiniĩ, kana tũhũtĩ o twothe, na ningĩ rĩrĩa maraciruta thani iria marekĩrĩra andũ nacio, nĩ indo theru, kwa ũguo ũgakora indo icio ciao ciothe nĩ theru gũtĩrĩ kĩndũ kĩngĩingĩra gĩko, na harĩa nĩngĩ maraikara bado no hatheru kuguo indo ciao nĩ theru, harĩa maraikara nĩ hatheru, nao ningĩ nĩ atheru, tondũ ũtheru wambagia na mũndũ we mwene, magekĩra indo cia kũmahũmbĩra mũtwe ũguo.

Ndigagĩrĩra kũma hindĩ arĩa ndambĩrĩria kũharĩria irio icio wambere indo icio nĩ theru na citirĩ handũ hena rugarĩ ngaciiga ũguo na ndicitukanagia na kwa ũguo ũgũkora o kĩndũ kĩ mwanya mwanya na ndigũgĩtinia ndagithambia wega na ndakĩhura wega gĩtirĩ na maĩ no ndĩkĩigĩte handũ hakĩo kĩ mwene gĩikaraga handũ hakĩo kĩika ũguo gĩtikũhutania na ici ingĩ na gĩtikũhutania na maĩ na ningĩ ndigũgĩtinia handũ kana gĩtirĩ na karonda handũ ũguo nĩ handũ hũmũ na nĩ handũ hatarĩ na rugarĩ handũ hahoreru ũguo wega handũ hatarakinyĩrwo nĩ riua handũ hatarakinyĩrwo nĩ ciana ũguo cĩĩ handũ haũ ũguo ũgakora nĩcirahũthĩka wega na ningĩ nĩciraikara wega ũnd ũúũgĩ wa kerĩ njĩkaga nĩ gũtigĩríĩa indo ici mbere wa ndĩcirugĩte cititinĩtio handũ citirĩ na karonda ó gothe na ningĩ ngĩruga ngwambĩrĩria iria rĩngĩ iringĩtwo mwena ũguo ĩrĩa ninge mwena ĩyo niyo ngwambia nayo nĩgetha ndĩkareherere mũrimũ ici ingĩ ũguo ngatigĩrĩra ĩyo nĩyamba yarugwo nĩgetha tũgĩoka kũríĩ ici ingĩ ĩyo nĩ ĩgúũorwo yeherete ngaciga wega ngaciga haraihu na mwaki citikaigue rugarĩ mũno na ningĩ ndigũciga handũ hahehu mũno ngaciiga handũ hahehu no ti mũno.

Wa mbere, mbere ya nyambĩte kũrũga irio ciakwa , ndigagĩrĩra thaburia ciakwa nĩ theru na nĩ nyũmũ, ngacoka ngakia mwaki, mwaki ũrĩa wĩna ũrũgarĩ mũingĩ, irio ciakwa citigathate cĩĩ riko, ngacoka irio icio mbere wa nyambĩtie gũciharĩria ngacithambia wega ngeheria gĩko, ningĩ ngaruta gĩko o gĩothe, ĩĩni, ngacoka ngacithambia wega, ngacoka ngacitinangia wega na kahĩu gatheru handũ-inĩ hatheru, ngacoka ngaciharĩria wega ngacĩĩkira thuburia-inĩ ĩrĩa ya kũruga, ngaciĩkira hau ũguo njakĩtie mwaki mwega, ngacoka ngacikunĩka na gĩkunĩko, ngekĩra mwaki mũingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa mwaki mũingĩ wona wĩ haha ũguo riko-inĩ irio ciakwa cikarugwo o kahora cihumbĩkitwo, na kwĩna rugarĩ, ngacoka ngatigĩrĩra gũtirĩ andũ maroka gũtinda magĩtangatanga irio icio ciakwa, na gũtĩri andũ maroka ningĩ gũcirorarora gũcikunakunũra ũguo nĩguo cikũhia ũguo cĩngunĩke wega, ngatigĩrĩra mwaki ucio nĩ mũingĩ nanĩciahia wega nginya ciakinya gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire na hĩndĩ ĩrĩa irio icio ciahĩa wega ciakinya gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, cigatũika cia kũrĩo na ciagũteithia mĩiri itũ, gũtirĩ handũ cikũhutania na gĩko okorwo...

Nyama rĩrĩa ĩgũthĩnjwo, ĩgĩtua kũharĩrio, wa mbere nĩ gũitĩrĩria nyama ĩyo gacumbĩ kananini ũguo nĩgetha kũraga njamuci. Ũgacoka ũkamĩtehrũkia. Ũkareka nyama ĩyo ĩtherũke, ĩtherũke biũ biũ harĩa ũguo riko-inĩ ũmĩkĩrĩte tũmaĩ ĩgatherũka wega, na kamwaki ke igũrũ ũguo, ĩgatherũka, ĩgatherũka, ĩgatherũka, ũgatigĩrĩra nyama ĩyo nĩtatuĩkanga biũ biũ biũ biũ, ũndũ atĩ nginya mũndũ ĩtarĩ na magego na amĩrĩe. Ũgacoka rĩrĩa yatuĩkanga ũguo biũ biũ, nyama ĩyo ũkamĩkĩra ũkamĩcenjia hau ũguo, ũgaita maĩ macio mayo, ũkamĩcenjeria gathaburia kau. Ũgatinangĩria gĩtũngũrũ gathaburia kangĩ, gĩtũngũrũ kĩu gĩkahĩa wega kĩ maguta-inĩ gĩga turn gĩkahana mburaũni tĩri wa rangi. Rĩrĩa kĩahana tĩri ũguo wa rangi, ũgacoka rĩu ũguo ũkauruga wega gĩtũngũrũ kĩu ũguo wega gĩkahĩana wega ũgacoka ũgekĩra tũnyanya ũguo ũkagarũrania ũkagarũrania tũnyanya tũu tũkahĩa wega. Ũgacoka kanyama gaku ũgakoya ũgagekĩra riko. Ke hau riko-inĩ ũkongerera gacumbĩ. Ũgacama gacumbĩ karĩa kana nĩkaiganu, ũgacoka ũkongerera ningĩ kĩndũ ta karoiko. Na wongerera kĩndũ ta karoiko ũguo ũgoka ũkaurugucani ũkaurugucania wega, kanyama kau ningĩ gakahĩa. No wĩkĩre tũmaĩ ũguo twa gathubu na ndũgekĩre gathubu kaingĩ mũno. Ĩĩ.

Kaĩngĩ rĩrĩa indo ta ici ikoragwo cia mbaũ ũguo, twambĩrĩrie na iciko cia mbaũ tucoke tũthĩi kũrĩ itambaya ũguo iria ciahutia irio itarĩ njĩthĩ irio iria hĩu iciko cia mbaũ nĩũroraga kana nĩkĩhĩu okorwo tikĩhĩu rĩ gĩciko kĩu no gĩcokere rĩngĩ, nokorwo rĩngĩ ti kĩhĩu ũkarora ka nĩkĩhĩu gĩakorwo ti kĩhĩu na ti gĩthiru ũndũ atĩ nĩkĩraitaita mũhu wakĩhutahutia nĩkĩraitaita matũrũbao tũu rũkũngũ rwa karũbaũ gĩcĩko kĩu no gĩthambio wega na ũgĩcokere. Tũke kũrĩ itambaya , itambaya rĩrĩa ciahutania na indo itarĩ hĩu gĩtambaya kĩu nonginya kĩhũrwo, kĩhũrwo na maĩ mena thabuni wega gĩcoke kĩaĩkwo wega riko-inĩ riũa-inĩ nĩgetha rĩrĩa kioma nĩukũrora okorwo ti gĩtambaya rĩrĩa wakĩhutahutia rĩngĩ kĩrataita rũkũngũ rũũ kana mũtutu wa material gĩtambaya kĩu no ũgicokerithie rĩngĩ no angĩkorwo wakĩhutahutia ũguo no kũgũrũrũkia rũkũngũ rũu gĩtrambaya kĩu gĩtibatie gũcokia kwa ũguo, ũroraga ũria kĩhana nĩngĩ okorwo nĩ gathiru rĩ ndũgũre kangĩ kerũ ka gũcenjanĩrĩa harĩa riko-inĩ nĩgetha gakĩhane wega ũguo nĩgwo tũroraga ũhoro wa iciko na ũhoro wa itambaya harĩa ũguo riko-inĩ tũgatigĩrĩra kĩndũ gĩothe gĩ cawa.

ĨĨ nyama ĩtarĩ nduge wega ũkoraga rĩngĩ ĩna igunyũ, na igunyũ icio rĩrĩa nyama ĩyo rĩrĩa ĩtarĩ nduge wega ũguo rĩrĩa watũika wa kũmĩria igunyũ icio cigũthie thĩiniĩ wa mwĩrĩ waku, ũgakora ĩgũnyũ icio nĩ cirarehera mwĩrĩ mathĩna maĩngĩ ũguo, ta rĩngĩ ũgakora nĩ ũraturwo nĩ nda, gũikaikara ũguo wĩna mathĩna magũthĩi na mbere ta kũharwo ũguo, ningĩ no ũkore ngina kioro, kĩrĩa kioro wĩnakio noguo kĩhana maĩ maĩ ũguo. Kũigua nda ĩgĩgũkunyakunya ũguo, na ningĩ ũkaigua ngina no ũreherwo nginya gũtahĩka ũguo ũguo, mogwati macio ũrĩa mangĩthemwo nĩ gũtigĩrĩra nyama ĩrĩa tũraruga nĩ theru wega, nyama ĩgacoka ĩkahĩa wega harĩa riko-inĩ, ti kũgarũra rita ria mbere, arabu tũkarĩa, ĩhĩĩ, reke nyama ĩtherũke wega biu, ĩtherũke ĩtwĩkange, arabu tũcoke tũmĩoye wega, tũmĩkarange wega, nĩgetha tũkĩrĩa rĩ ĩgakorwo nyama ĩyo ngĩnya kwĩ mwĩrĩ witũ, nyama ĩyo nĩ ĩkũrehe bainda, ndĩgũka kũrehe mathĩna mwĩrĩ-inĩ witũ, koguo nyama rĩrĩa ĩgũkorwo rĩngĩ ta nĩ nyama ya mbũrĩ ũguo yathĩnjwo, reke nyama ĩyo ĩtherũke wega biu, ĩhĩe wega ũtegũcamacama, ti gwĩkĩra nyama rĩko ũkĩgarũrania karita ka mbere nĩũtahire tũnyama twaku, ĩhĩi reke nyama ĩyo ĩhĩe wega, nĩgetha nginya ũgĩtua kũrĩa, ũrĩe kĩndũ gĩgũteithia mwĩrĩ waku, ũguo kio no nyama kũhĩa wega biu.

Maĩ maitũ marĩa kaĩngĩ tũhũthagĩra, maĩ macio nĩkũmatherũkia tũmatherũkagia rĩrĩa twataha maĩ mũtũngĩ-inĩ kana mũberethi-inĩ ũguo, itangi-inĩ rĩrĩa twanagĩrĩria maĩ ũguo, twamataha tũkamekĩra handũ gathaburia-inĩ maĩ macio magatherũka wega biũ, magatherũka ndigiri igana rĩmwe magatherũka biũ biũ biũ tũgacoka tũkareka rĩu mahore. Mahora rĩu tũkamekĩra cuba-inĩ macio nĩmo tũrĩhuthagĩra kũrĩa na kũnyua kaĩngĩ tũgacoka maĩ maya mangĩ-rĩ mangĩ nĩ ma kũhũra nguo, maĩ marĩa maroka okorwo mena maindo ta mahuti ũguo rĩ macio nĩ gũcũnga tũcũngaga tũ tũkamacunga ũguo. Maĩ ma kũnyua-rĩ okorwo ti ũguo nginya maĩ maíĩgĩ marĩa maroka-rĩ tũmagũragĩra ndawa ya chlorine ndawa ĩrĩa rĩrĩa tũkũgũra rĩ waterguard rĩ tũkamĩkĩra maĩ-inĩ, rĩrĩa twamĩkĩra maĩ-inĩ rĩ ndawa ĩyo nĩ ĩteithagĩrĩria mũno gũtheria maĩ macio ũgakora maĩ macio matirĩ na ũru o wothe. Macio no mahũthĩke kĩrĩa-inĩ no mahũthĩke na mũndũ o wothe mĩkĩre-inĩ ya kũnyua maĩ, maũndũ-inĩ mothe okorwo nĩ kũnyua maĩ macio na ũrĩa ũngĩenda kũgarũrĩra kaĩngĩ nĩtũteithĩrĩirio na ndawa ĩyo mũno kana maĩ marĩa maroka magoka maĩ me matheru , maĩ...

Njĩra njega ya kũruga mũcere kaĩngĩ mucere, rĩrĩa wĩka atĩ waũthambia ũguo mũcere ũcio ũndũ wa mbere rĩrĩa waũthambia mũcere nĩ ũhoraga, ũguo kĩrĩa ũgwĩka maĩ marĩa ũgwĩkĩrarĩ wĩkĩre okorwo nĩ ta mũcere gĩkombe kĩmwe maĩ gĩkombe kĩmwe. Arabu wawĩkĩra riko ũwĩigĩrĩre wĩkĩre kamwaki kani kanini mũno. Mũcere waku ũhĩe kahora, kahora, kahora. Rĩu mũcere waku ũkũhia ũguo kahora rĩ mũcere ũcio nĩũgũkorwo na nĩ wĩkĩrĩte tũmaĩ tũríĩ ũkĩũtherũkia rĩ nĩwĩkĩrĩte tũmaguta kana ka blueband kau nĩ kagiragĩrĩria mũcere ũnyite thaburia ũgacoka ũkahĩa kahora kahora kahora, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa wakiya nĩ maĩ kũhuithia rĩ mũcere ũcio wĩ hakuhĩ kũhia kwogwo ona rĩrĩa ũkũ ũteng'ura rĩ ũgũkorwo na tũmaĩ tũnii tũnini mũno ndũgũkorwo mũcere ũmbanĩrĩire thuburia-inĩ ũka make sure kamwaki nĩ kanini mũcere ũcio wĩna maĩ ma kũigana, nĩ ũthimĩte maĩ kũringana na ũrĩa mũcere waku ũhana, na ndũgakĩrũgĩre andũ ngima, kana ũrũgĩre andu mucere utarĩ mũhĩu kwa ũguo ũgatigĩrĩra maũndũ mothe nĩmagĩra ũguo kamũcere gaku gagacoka gagakĩhĩa wega, gatekũnyita thaburia ũgacoka ũkeihũrĩra kana ũgakĩihurĩra andũ.

Kaingĩ ũkoraga mĩena ĩyo ya Garissa kĩndũ kĩrarĩo mũno nĩ indo ta kĩrĩa nĩ kũndũ kwa riua nĩ kũdũ kũmũ mũno ũguo mĩthemba ya irio iria ũgũkora kũu ũguo nĩ ta mbembe nĩ ikũraga kũũ ũguo nĩũgũkora kĩndũ ta ndengũ ũguo kĩndũ ta watermelon ũguo nĩmarĩ ngamĩra kwa ũguo níĩanyuaga iria ria ngamĩra níĩarĩ nyama cia ũguo na na andũ acio rĩngĩ nĩmatwaragĩrwo irio nakũũ ũguo rĩu ũkoraga ona rĩngĩ tiga gĩtheri gĩtheri nĩmarĩaga badũ mĩtu ĩno maheagwo badũ no ya andũ a wendi mwega rĩu ũkoraga nakũũ ũguo kũũ kwĩna indo nyingĩ cia kũrĩa ona ningĩ nĩũgũkora nĩmarathĩnja ũguo makarĩa kanayama ũguo na nĩ kũrĩ indo ta sorghum ta mũgĩmbĩ kwa ũguo no mũthĩi nakũũ ũguo gũgĩthĩĩ biacara nĩkũrĩ mbiacara ĩnyitanyitaga ũguo ũgakora mĩcĩini kaingĩ ũguo nĩmarĩ indo iria sorghum millet rĩmwe nĩ mũranyua ngina gacũrũ tondũ kũu nĩkwo indo ta icio cikũragĩra, kũrĩ indo ta watermelon mahandĩte nyĩngĩ mũno tondũ njiguaga kũũ nĩkuo cihũrĩte ũguo, kwa ũguo Garissa gũkoragwo...

Kaĩngĩ irio cia kũrũgĩrwo mũcĩĩ nĩcikoragwo irio icio nĩuramenya nĩcirugirwo wega handũ hatheru ũguo, ĩni, nĩngĩ ona irio icio nĩcikoragwo na hinya kaĩngĩ niĩ kĩndũ kĩrĩa nyendete mũno gĩa kũrũgĩrwo mũciĩ nĩ kĩndũ ta mũkimo. Kamũkimo we ge kũrugwo wega tũwaru tũhĩe gekĩrwo kahũrũra nĩngĩ tũbebe ũguo tũcũa, tũminji ũguo tũboco tũtukanio ũguo ningĩ kamũkimo kau gakimwo wega gategwa ningĩ kahũrũra nĩgetha kamũkimo kahane ngirini ũguo, gacoke gakimwo wega gakimwo gakimwo wega biũ biũ biũ waru ci hĩu gatigatigwo na waru ũguo matungu, gacoke kamũkimo kau ũguo gacoke gakarangwo na gatũngũrũ na tũmagũta ũgũo, gekĩrwo kaigĩrirwo mwaki-inĩ gacoke kahĩe wega na kamwaki kanini ũgũo gatũngũrũ karekwo kahane rangi wa brown ũgakora ũguo kahana ũguo wega gakahia wega. Gacoke mũkimo wĩkĩrwo rĩngĩ ũgarũrwo ũgarũrwo rita ria mbere ũgarũrwo rita ria kerĩ mũkimo ũcio ũcoke ũ serve wo wĩ muhiu oũguo gacoke kahore kanini ucoke ũkarĩe wega kamũkimo kau gakoragwo na mũrĩo mũno.

Rũciaro rwa ihinda rĩrĩ kĩríĩ rwĩkĩte rĩ nĩ rwendete indo cina cukari, arabu irio ici cirahĩa hĩanga ũguo naihenya, kwoguo ũgakora indo iria ciarĩ cia tene rĩrĩa cioyaga mainda kũhia na citiarĩ na cukari mũingĩ mũno rĩ rĩu nĩcio cikoragwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nĩcio rũciaro rwa ihinda rĩrĩ rũtendete, ũguo ũgakora kaĩngĩ rũciaro rwa ihinda rĩrĩ rũtirarĩa índo icio ciarĩ cia hinya, rũrenda tũirio tũtũ tũrarugwo naihenya ũguo, tũtirenda irio cia tene iria ciarĩ na hinya ũguo ũkona rũciaro rwa ihinda rĩrĩ ũkĩringithania na tene indo iria mararĩa woi nĩ irio cirathiranga ũguo na ihenya irio citarĩ na hinya ũguo kwa ũguo kaĩngĩ rĩ irio icio cigwĩka atĩ na ihenya cigũthio na ihenya ciume nda na ihenya ciĩna cukari mũingĩ no cimarehere mũrĩmũ ti ta irio cia tene iria citarĩ na cukari mũingĩ irio icio ciarĩ na hinya nĩciateithagia gwĩka gwaka mwĩrĩ, ũgakora aciari a tene matiarwararwaraga matiarĩaga irio ici ũguo becebece ũguo, ti ta andũ arĩu ũrĩa andũ wĩra no kũrĩa mabecebece tũtirarĩa indo icio cinarĩ hinya cia mwĩrĩ kwogũo kaĩngĩ maũndũ macio nĩmo macũngagĩra ũguo ũgakora indo cia tene, ũkĩringithania na rĩu, citirĩ na hinya.

Kĩrĩa arĩmi mangĩka nĩ kũrũtithania wĩra na agũrĩ acio, matigĩrĩre mĩgũnda yao nĩ mĩnoru, nĩmaita mborera, thumu ,thumu ũrĩa wĩ mũgũnda ũcio nĩ mũingĩ mũno, okorwo nĩ tĩrĩ magathimĩrwo makarorerwo ũrĩa tĩrĩ ũhana ũguo, kana tĩrĩ wĩna acindi ya iguru kana wĩna acindi ya thĩ, nĩgetha tĩrĩ ũcio nĩgetha ona ũgĩka atĩ ũhoro wa mĩmera tĩrĩ ũcio ũkorwo nĩ tĩrĩ ũngĩhota, ũgũkihota gwĩka atĩ tĩri mũnoru wega, nĩgetha magetha mongerereke na ũrĩa magetha marongerereka, nogwo arĩmĩ marathiĩ na mbere na gwĩka atĩ, thoko na gũkinyanĩria kĩoneki kia agũri a thoko ĩno, agũrĩ kũma kũrĩa thoko-inĩ, kwa ũguo arĩmĩ mabatiĩ, arabu mbegu iria marahanda rĩ, magatiga nĩ mbegũ ndore wega nĩ andũ arĩa mekaga ũthũthũria wa mbeũ, nĩgetha mbeũ icio rĩrĩa ciahandwo rĩ, citigũtinda cikĩmagia arabu kũgũra ndawa cia kũhũra mĩmera yao nĩgetha kũgiana na tũtambi , tũtambi tũũ tũkaga nĩtwo tũrathũkia mĩgũnda ũguo, nĩtwo tũrakĩmathũkirĩa irio kũrĩa ũguo mĩgũnda-inĩ ũgagĩkora kaĩngĩ ũguo tũtambi tũu nĩtwathũka thũkia irio, kwĩ irio iria cigũteyo ti irio ciothe cingĩrĩka, na rĩrĩa irio ciateyo ũguo ti kwega ũguo.

Kaĩngĩ ũkoraga rĩngĩ mbembe iria cirahandwo marahanda thoko yao iraringana na, arĩmi rĩrĩa mararima gũtiraringana na thoko kwaũguo ũgakora kaĩngĩ mbembe cĩkĩgũrwo mekũgũrĩrwo na thogora wĩ thĩĩ. Ũrĩa tũngĩka nĩgetha, ũrĩa tũngĩka nĩgetha arĩmi magũrĩrwo na thogora mwega kĩrĩa tũngĩka nĩ bũrũri gwo mwene thoko ya mbembe Kenya rĩ ĩbange we handũ ha gũtũma broker kũrĩa mĩgũnda-inĩ, matũmage andũ kũma gwa kambuni nĩgetha magathie o ene nio mararehe indo icio. Na mangĩtũĩka nio mekũrehe megũtwĩka a kũgũra indo icio nĩmarĩgũragĩra mũrĩmi wega na mũrĩmi nde gũkwa ngoro mũrĩmi agathĩi na mbere na kũrĩma mbembe na kio kinene mũno to nĩaramenya thoko yake rĩ nĩ ĩkũmũgũrĩra wega nĩegũthondeka bainda nene. Arabu arĩa maratũigĩra mbembe makũmbĩ-inĩ rĩ matĩgĩrĩre nĩmaraciga handũ hega handũ hatekũonanwo na kĩndũ gĩgũgĩtwo kĩrĩa ya gũthũkia mbembe. Tondũ yatũĩka yagũthũkia mbembe mbembe rĩrĩa ciathũka rĩ, nĩ ũguo ũhoro wacio ũgũkorwo ũthĩrĩire hau ũguo citingĩhũthika gũthĩa mũtu citingĩhũthĩka maũndũ o mothe ĩĩnĩ ũguo. Koguo arĩmi marĩma wega nao andũ a thoko meke atĩ wega mũrĩmĩ nĩ egũkorwo e mũbangĩrĩre wega.

Wambere nĩ kũmenya mwĩrĩ waku kĩrĩa ũbataire nĩkĩo mũno. Kwa ũguo ngĩkorwo mwĩrĩ wakũ-rĩ nĩũrona mwĩrĩ waku nĩma nĩ mũnene na nĩ ũrenda gũteatea kiro kwa ũguo-rĩ ũkũhingĩra indo ta carbohydrates mũno, rĩrĩa wahingĩra indo ta icio-rĩ ũkarĩa nyeni nĩguo nĩ matua maũmaga meciria-inĩ ma mũndũ , we mwene ũgetuĩra matua ũkamenya kĩrĩa mwĩrĩ wakũ ũbatarĩtio nĩkio. kwoguo-rĩ rĩmwe ũkĩhingĩra indo ta nyama ũkarĩa mboga na ũroraga arabu-rĩ nĩũroraga nginya mĩrĩmũ. Rĩrĩa ũreka ũguo rĩ nĩũragirĩrĩria mĩrĩmũ, mĩrĩmũ ta ya obesity ĩkũnyite mũrimũ ta wa cukari, mũrimũ ta wa kũhaica thakame ũguo, tondũ nĩũragirĩrĩria mĩrimũ ĩyo rĩ nĩkĩo nginya mwĩrĩ waku ũrathĩi na mbere na kũwĩiga ũguo nĩgetha kũgĩrĩrĩria maũndũ macio mothe, ũkeima indo imwe ũkĩmenyaga wega nĩwe ũreĩkĩra kwa ũgũo maũndũ macio mothe rĩ maumaga meciria-inĩ ma mũndũ. Ũkamenya kĩrĩa ũrenda biũ ũgetĩkĩra gĩkĩ nĩkĩo ndĩrenda nĩma arabũ rĩ warĩkĩa gwĩka ũguo rĩ ũgacoka ũkarũmĩrĩra kamũtaratara kau ka diet ũkĩmenyaga no kwa ihinda atĩ mwĩrĩ waku wacoka sawa kana ũrĩa wĩyandĩkĩire we mwene nĩũrĩcokagĩrĩra indo icio rĩu ũgacĩria ciganaine, no kwa ihinda mbere ya mwĩrĩ ũmenyerete na maũndũ macio maku mothe magĩre.